Digifarm nĩ ĩhotithagia arĩmi gũkinyĩra agũri aingĩ o ũrĩa kwahoteka kuma icigo nyingĩ, na o ho, arĩmi arĩa marĩ kũraihu, nĩ makoragwo makĩhota kũgũra indo, me kũrĩa o guothe marĩ.

Arĩmi nĩmahotete gũkinyĩra agũri aingĩ oũrĩa kwa hotekekana, oho magakorwo magĩkorwo mena ũrĩmi ũrĩa ũhũthĩragwo na njĩ, na thĩ iria ithiĩte na mbere, namagakorwo makĩona mbegũ iria ikũraga naihenya, na mbegũ iria ciagĩrĩire tĩri wao okũrĩa gũothe marĩ na oho tekinoronjĩ nĩhotithĩtie arĩmi kwendia indo ciao na njĩra nene.

Kũhĩtũkĩra wabici ya ũrĩmi ĩrĩa ĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ ndĩ ĩrĩa nĩ Limuru, thirikari no ĩhũthĩre aruti a wĩra acio gũka gũbundithia arĩmi kũhũthĩra thimũ ciao, kũmenya maingĩ wĩgiĩ ũrĩmi, na oho makahota kũmenya mbegũ citiganĩte na oho, tekinoronjĩ ĩkahotithia arĩmĩ gũkorwo makĩmenya tĩri wao ũngĩkũria indo cigana atĩa na indo cina wagĩrĩru.

Wĩra wa kĩondo nĩ gũkuua indo kana macani marĩa marekĩrwo na wĩra wa mũtĩ nĩ ũhotaga, nĩ ũhotithagia arĩmi kana atumia a gĩcigo gĩkĩ gũkũa indo nyingĩ o ũrĩa kwahoteka.

Mbeca ici nĩikũhũthĩka kũrĩhira motungata marĩa arutwo makoragwo namo omũthenya, nĩmo nĩ maĩ, thitima, na oho aruti a wĩra arĩa makoragwa makĩrĩhwo gũkũ omũthenya kana omweri ta agũthambia na oho agũkorwo makĩrugĩra arutwo.